keitumiari duake nkoitei naijo awok duake lshampai noturi duake tankata naishia tanaa sii duake tenkoitei naa nalelek neibunga duake laturok pootum aitatuai shidai enche ashe oleng

Keitumia duake lorere masaita naijo, mbolea esuom aretuu atee telchampai lenshe naaduake nkatai potum duake ninshee petaa meinyang'u fertilizer duake ompegui.

Kaitumiyaa nkoitei e taata duake naidim naisaidiaa matipika ndaki ainien tenkata naa duake eitu e haribika naa ninche sidain amu keretu nepik ndaa duake metaa kotumoi nkata pooki.

Kore taa to kuloo laaramat duake naa loipie nkishuu e kulee ketumia nkotei napashpasha aitibiir udotoo nipiik enkare metaa kore pee elepuu kulee enchee, niyeu lpiere lenchee neitodooki enia aare nairobi poo otuum kulee aitewueni ta ng'ataa loodo etuu erabikaa.

Kore nena mashini duake, keisaidi amu keas ilkasi tenkata kini duake alang tenetum duake iltunganak ataa amuu memakua duake ninye. Niaku keretu iltunganak duake aas ilkasi ne wupiwupaa tenkini kata. Ashe oleng

Kore duake kaitumia ntokitin duake etaa naijio irantilini loidim nepim irpayek duake nkiroshi enye enewua paatum atayiolo ajo kewuaa masaa duake latumo tolchamba lai paaidip atuuno naa endaa. Tana paadip aifuna nena daiki duake naata olchamba

Kore duake nemetui endaa keisia duake ilaturok ashum endaa tenkata naadao netum naa duake olorere aatamai indaiki enche eitu eairibika tenkata naado .ashe oleng.

Ee ketibari toi pii duo tenduata aai amu kisaidia kunamashinini aitobiru endaa metaa mibukori ake metaabmelo oltungani hasara sapuk nakerito taa kuna mashinini ltunganak tenduata aai.